Kaluwore gi picha mano mwaneno kae ni, inya neno jogo morwako uniform mano achiel. Kendo magi gin jong'ad bura, magi jong'ad bura madongo mayudore mane Supreme Court, kate court mano maduong' ma Kenya, ma konyo geng'o gik mang'eny.

Gigo ma waneno kae gi, wanya neno juis. Kendo magi ilosogi koya kuom olemo mago mane puodho, inya yudo ni nitie meke maembe kata meke machungwa. To kendo gimomiyo aherogi, en ni gimit to kendo gikonyo e yore tuoche.

E picha ma waneno kae ni, waneno kahawa kata dho ngere iluonge ni coffee. E alworawa tok pidhe ahinya lakini kuom gwenge maseneno, itwoe kendo ntie kakokalo e gigo mang'eny mag kampuni ma konyo lose mobed maber.

E picha mwaneno kae ni inya neno gigo mago motedi kendo gigo mago ma konyo del, ka njugu, chae, kendo gi machungwa. Mago olemo ma yae puodho. Gigi ni kod nengo nikech iyudo ni itedo gi kata pidho gi, kata jogo ma purogi tiyo gi pesa mang'eny mondo mi gichop kuma gichope no.

Tich ma waneno kae ni wanyaneno jogo ma puro, keno ma en tijno matiyo gi weche pur. Ka kuom wachadier, kinde mang'eny iyudo ni tijni tek. Kech iyudo ni seche moko in gi puodho maduong', to ma nya kelo olo. Ber en ni okelo olemo mang'eny bang'e kotime maber.

E picha ma waneno kae ni, inya neno japur ma be kendo mor. Ma bang' kose golo oduma, kata kosetieko pitho, iyudo ni yuto moyudo bang'e ng'eny moingo yuto mano manotiyogo keto gigo e puodho. Kendo ma osekelo gerruok e alworawa.

Mane picha ni wanya neno oduma, to kendo kare gi mayudo ni jopur mang'eny ong'e loso chiemo ni. Chiemo ni lose ok tek nikech bang' golo oduma e puodho, ibro boke kendo ibro kete e pi mochwakre maber kasti medone chumbi mondo chiegi.

Gima kuong bire pacha kaneno tijni en weche pur, to kendo tijni okoyot nikech odwaro ng'ano ma nya rito sa. Kech ok dang' ipur tiyud gikone gino e chieng' mipure no, mago gigo mabro wuok bang'e. Kendo kagiwuok maber to gibro kelo ne japur yuto maber.

Gima bire pacha kaneno picha man kae ni, en weche yiende. Kendo yiende osekonyo kuom kinde mang'eny. Iyudo ni itiyo kode gero ot, gi loso kode kata kitendni, kombe, kabede. To kendo osekelo yuto ne jogo matimo pur mag yiende.

E dhowa waluongo ma ni matunda, to kendo mondo mi okethre, mano en ni kisegole e yiende kata e yadhe. Tiyudo ni obedo kuom kinde mang'eny kata aming'a, iyudo notuo kendo obro kethre.

E picha mawaneno ma aneno kae ni, inya neno japur. ma boserundo kata osegolo oduma e puodho, ma bang' kinde mang'eny bang' rito, gi kinde mano pithe. Oduma kelo yuto ne jopur kendo ko otim tijni maber iyudo nokelo pesa mang'eny kendo okonyo jopur gerre.

Wajaneno ng'ano mano ma go yath, togone yath e gigo mage mopuro. Ma ka waneno to wanya neno ni gichalo nyanya. Ma konyo geng'o tuoche ne gigo ma japur opidho, kendo osekonyo kuom kinde mang'eny, miyo yuto bedo mang'eny.

Gino matimre kae inya neno jathieth mano ma mochung'ne thieth mag jamni. Ng'enyne itimo ma mondo mi ogeng' tuoche mang'eny mago manya mako jamni, kendo nya kelo hinyruok ne japur kuom yuto mare. Seche moko iyudo ni jamni otho kata jamni ok gol chak moromo.

Magi ka wanyaneno gin jopur, to kendo gin jopur mago ma golo waru e puodho. Waru osekonyo mang'eny e ogendni mang' e kind alwora mang'eny, waru inya chiel, inya ted kode chips. Kendo osekonyo mang'eny iyudo ka japur otimo tijno maber.

Kineno picha ni, inya neno oduma mago ma otwe ewi tado, kendo ka wanya wacho ni jikon. Ma osetiyo kuom kinde mang'eny, iyudo ni ituogi kama mondo tigi kodgi kendo ka kodhi e pitho. Ma miyo japur ok ti gi pesa mang'eny kendo ng'iewo kodho seche pur.

Gima bire pacha kaneno picha ni en weche go mag pur mag jamni, kendo jamni ose konyo mang'eny. Kama wanya wacho ni dhiang' dhiang' konyo e kinde mang'eny iyudo nokonyo e weche ring'o. Jok moko tiyo kode e yudo yore gi meke yudo chak, kendo yuto ne kata olemo mokelo ber.

E picha ma wanyaneno kaeni, inya neno jogo mago mobet e mbele kompyuta. Kendo kaluwore gi piny ma sani, magi osekel gi weche go mag teknolojia. Teknolojia osekelo gerruok kata lokruok e kinde mang'eny. Iyudo ni piny medo gerre, kendo rieko medo bedo mang'eny kaluwore gi weche mayot ma gini tim.

Ka wanya neno ng'ano mong'iewo mbolea, kendo gima anya paro gi e tijni en tijno mag pur. Weche pur ose konyo kuom kinde mang'eny. Iyudo ni yuto ne bedo maber, ka japur otimo tijno maber, kendo osekonyo gero alwora kendo gwenge mang'eny.

Tijni kuom kinde mang'eny osekelo lokruok, kendo embo selokre kaluwore gi kaka sa osebedo ka sudo. Ma konyo loso ratiro kata weche mag oganda mag jopiny, koluwore kata koya gi ng'eyo mago mag jotelo ma konyo gero piny.

Picha ni okanya neno maler lakini gima anya wacho ka ni en pinje ariyo ose makre, kendo gikonye weche somo gi teknolojia. Ma osekelo gerruok e alwora mang'eny e pinywa ka, kendo osekelo ng'eyo kata kelo weche pesa mang'.

Tijni ka kuom wacha dier okoyot, lakini kiyudo ng'ano ma be makone yot, iyudo ni puonje bedo mayot kabisa. E weche pur osekelo lokruok e gwengewa mang'eny, kendiyudo ni ng'eny ji tinde timo weche pur monde ka giyud yuto gi ma pile.